Jogo mamonjo lee mag bunge ketho tudruok mag ecosystem eyoo mar ketho kaka lee otudore e bungu. Lee ka lee nitiere kaka ogeno kuom lee machielo. Makaponi lee kidieny moro mar lee omonj ma koro onge tonyalo inyo lee mamoko ma odong'gi eyoo machielo

Oyawre nyathi ber ahinya japuonj, to nyicha miyou tich monego bed ni utimo mar dala busetieko? A podi wachiegni tieko . To koro adwa miyi ndalo ariyo bang' ndalo ariyo go adwa ni mondo oyud kisetieko tijno mikelona. Erokamano japuonj abiro temo matek mondo akel ni tijino kak iwacho. Kare wabiro nenore chieng'no, erokamano

Mbaka migoyo e kind ng'at matiyo e ofis maduong' kod ng'at mane dhi embasy mar kuwait mondo oyud visa mar tich en ni ng'at madwaro visa ni biro temo lero korka kore gimodwa dhi timo ,kaka chunye gombo mondo odhi kuno, kumo dwa dhiye no.To ng'at matiyo ne bro temo lere chike kod weche monego bed ni oluwo gik monego bed ni en godo mondo mi eko koyudo visa no .To bang' yudo visa obro temo lere gik ma inyalo par ni onego bed ni otimo manyalo konye e kit ngimane kata manyalo konye e dak kuma odwa dhiye no.

Oganda mantiere Garissa county yudo ber kowuok kuom yore temo rito lee mag bungu, nikech e kar rito lee gi yudo omenda mar jolimbe mabiro limo lee go. Kose kel omendagi e contygi to jo county gi biro ng'iyo ni lee gi lee mosebed ki ritogi osebedo ka kelo pesa omiyo gimora amora manyalo jiwo chenro mar rito leego mag bungugo gi biro temo nigi loso kaka nderni, kaka ute mag nindo, otende. Aeto bende gi biro temo ng'iyo jorit marito bungego bende biro yudo omenda.

Weche machon kaka tero rowere nyange donjo e lokruok mokel kod weche epiny ngima mag yuto to kata mana kod dar mar oganda kawuok egwenge to dhi ebombe. lokruokni biro eyoo masani chonne itime emier to sani itime e osiptende aeto chon cha ne itiyo gi wembe kata pala achiel to sani ng'ato ka ng'ato itiyone gi mare. Aeto lokruok ma bende osebedo ahinya maduong' en ni, jo ndalo machoncha ni timone rowere duto nyako gi wuoyi to tinde sani en mana jowuoyi kende. Aeto dar ka ji dhie bombe bende osekelo lony nikech jok mowuok kodhie bombe dhi puonjore gik moko manyien koduogo e gwenge kuondegi to yudo ka gi pimo ne jowetege magi man pok odhie bombe gik matimore ebombe kuno. Yore mag yuto bende medore nikech sama ng'ato odhie ospital nitiere pesa moro mochulo koro mae bende konyo choko osuru.

Ndalo machon ne joma dongo kaka deye ne choko nyithindo to gone gi sigana. E sigana gi ne giyudo puonj mopogore opogore manyalo konyogi e dak kata e bedo gi jowetegi kata e yiero yore moko ma onego bed ni giluwo. To tinde sani yudo kama joma dongo choke nyithindo tek omiyo tinde sani ityo mana gi wa wach . Ka ng'ato otimo gimoro kata ka rawera otimo gimoro to igone sigana e sigana no emodhi puonjore ni gimotimo ber kata gimotimo rach .Aeto kanyo obiro somo bende ni kuom gomoramora motimo kata kuom gimoramora motimore nyaka bed gi gikone kata nyaka bed gi gima wuoke.

Tijni mondo omi otime, odwaro kamoro ma okwe, ot moro ma oger maber, ma chieng' ok go gie direct koa malo. Aeto odwaro bende ni nyaka kete e gik moko machalo rak. Mondo oting'gi mangény. Lowo ma idhi ti godo bende nyaka bed lowo man nigi ndhadhu, lowo ma ma miyo, ma biro miyo giyudo gik moko ma gidwaro.

Ma en gas ma itedo go to gima anyalo gombo ni mondo otimre en ni, onego bed ni ilose e rang'iny moro ma kata kapo ni ng'at maduong' onge to ok en gima nyalo miyo mach mok eot. Aeto onego bed ni ikete mabor gi gik moko manyalo miyo omak mach kata manyalo miyo mach muoji. Ateo onego bed ni samoramora miuse gik monego olose go gin gik mag nengo mach ma kapo ni omuch ni mach owuok kuome to gino bende muoch kode ma kapo ni mach owuok to gir nego mach no bende nengo maj no . Koro bro geng'o bro konyo geng'o masiche mag mach mikelo gi gas e udi kata e mier.

Gimatimore kae en ni japur temo geng'o lowo ma pii ywayo ndalo ma koth chwe. Koro okawo lowo okete ogunia gi gik moko mapek mondo kapo ni pii obiro kata oula omol tok dhi gi lwo man kanyo. Aeto kendo omedo geng'o midhiero mikelo gi oula.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini, en kit kaka lee ma opogore opogore, kata chwech ma mag Nyasaye ngimagi dhi, chakre nyuolgi, magidongi. Kaka gik ma timore e kinde magidongoni, kaka dendgi lokore, ma gichopni koro ngimagi rumo.

Gima timore kae, en ni, jopur osekeyo. Kendo gisegolo chambe gi e puodho. To kapok gikano cham, to gitemo ni gikwore e yo ma nyasani, ka gitiyo gi gik ma kiyieko chamni, to gik maricho mani e iye ka wuok obed lowo kata pote bando. Aeto imoye, kosemoye koka inyalo manyne chiro, kaka inyalo use, kata kaka ginyalo kane, e yo moro maber, ma ok onyal kethore. Mondo okony gi e kinde malach.

Ma en tinga. To en kod nengo ne jodak mag alworawa. Nikech tingani, okonyo ji e pur. Ji kawe, to dhi puro kodgi puothe madongo dongo. Oketo tich mar pur bedo mayot. Aeto pur bende itimo ma piyo, opogore gi ndalo mane itiyo gi dhok. Puodho heka kata adek, inyalo pur ndalo mangény. Aeto luwore bende gi lowo. Tinga ber, nikech oloko lowo, nyaka mani piny cha, duogo malo. To dhok ndalo mane, ndalo mane itiyo gi dhok, lowo ok lore ma chop piny, koro iyudo ni ndhadhu moko mag lowo mani e wiye malo gi, ema cham tiyo go. To gikone, to mani piny ka, iyudoni, nyalo koso chopo e tie cham ma, ma tiende gi ok dhi piny.

Ma en kitungu to mondo mi orite kik okethre, en ni itemo kete kama ok liet, kamo nigi liet ahinya kata kama ng'ich ahinya man gi pige pige, nikech pige pige go miyo otow koro iteme ni itemo ni okete kama onge pi kata kama onge liet mang'eny mondo mi odag kinyalo tii kode ndalo mang'eny. Liet mang'eny miyo owang' to kama nigi pii miyo otow.

Ma en kitungu , to kaka ilose e aluorawa en ni iloso lowo kamoro maber mikete obed gi ng'injo mayom .Aeto ikawo kothe ka tikworo iumo ma reprep aeto bang'e no gitii. Ka gisetii kapok gitegno malong'o tikawo gi idhi pidhgi e puothe kaka ipidho bando mayo ma kaki ipidho koth sikuma moseludi. Aeto bang'e no inyalo kuone gi pii ma gimoki . Ka gisemoko timiyo gi thuolo mar dweche adek. Mano yudo ka giseikore inyalo chako kagi itergi e chiro kata itii godo kapo ni idwaro tiyo godo e odi.

E aluorawa wanyalo tiyo gi tie mtokni kaka mokete picha ni ,wabaro to waole lowo to wapithe. Baa mopogore gi mano, wanyalo kawo ndowo motii kata mana kube to wanyalo tucho korgi mondo kata kaponi koth chwe ,to kik pii kunre e iye kanyo mang'eny. Koro otuchi motuch e kor gigo biro miyo pige mang'eny ka wuok oko kaeto koseole lowo tipidho gik moko eigi. Bang'e no bende inyalo tii kod ogunia ogunia gi inyalo kaw tiole lowo mosekik gi mbolea to ipidhe kodhi midwaro. Obed alot, obed kitungu. Aeto beng'e ni inyalo kuone gi pii ma gima ipidhe iye kanyo cha mok maber ma tii aeto bang'e no nyalo weye irit godo koth nyaka saa mar keyo chopi.

Gima ahero e tijni en ni tije ok tek, ok odwar pur mang'eny ma isiko ni idoyo ,isiko ni ipuro. Aeto mar ariyo gimomiyo ahere en ni okodwar kama lach, okochuno ni nyaki bed gi puodho maduong' eka itim tijni. Aeto mar adek pii bedne otiyo godo matin opogore gi puodho puodho mondo mi iol pii marom to chuni ni nyaki tii gi pii mang'eny ahinya . To kapo ni itiyo gi gik molos ka gi to pii kati tiyo gi ndoo achiel to nyuao mana romo. Aeto yot mondo mii iol ne gi pii ndalo oro opogore gi puodho uodho kamoro malach chuno ni nyaka rit mana koth ma mano yot mondo mi cham otwo kendo yot mondo omio alode bende okethre .To ka in gi gimolosi miluongo ni kitchen garden machalo kama to kata chieng' ndalo oro owuok tinyalo kawo oii miole ma gikone keyo ibiro siko kikeyo ndalo duto kata en mana ndalo oro.

Lony mar somo machakore mar education technology temo loso pek kaka tudruok mar mbui kod nyalo mar nyiewo gik moko e gwenge. Nikech ng'ato kata ka nie gweng' to en gi ohande moro mony motimo pidho gwen, puro alot kata puro cham moramora kata goo matafari. Yot mondo mi ogo gige ne ka picha kosekete picha kosegogi picha tonyalo keto gi e mbui kacha cha. To ka po ni ng'ato onge gi lony mar tiyo gi weche mag mbui to ok onyal tiyo ok onyal timo gigi matije motimo ni landre e mbui to tijeni kolandore e mbui ,to yot mondo mi oyud jonyiew moa kuonde maboyo boyo manyalo biro ng'iewe kopogore mana gi jogweng' kata gi jodala nikech seche moko jodala go nyalo miyi mana pesa matin to jok ma aa oko ka nyalo miyi pesa man malo.

Ma en tich pidho rombe gi diek. To tijni ober nikech gima omiyo ober en ni en yo mar kungo mwandu. Sama inyiewo rombo kata diel, to gikone, gibiro nyuolore ma gibend mangény. To ndalo mokwongo mane apidho rombe, an ne apidho rombe, ne an gi tabu moro ni ne aonge gi ot ma ne onego bed ni gibede. Nikech e gweng'wa, ondiek ne, ondiegi ne ngéng. Koro omiyo ka ne po ni in go rombo, to ok igero ne ot, to yot mondo omi ondiek, obi machame. Koro ne omiyo, auso rombe na go, bang' ka kama ne gi ninde, ondiek moro ne omuko rot ma odonjo, ma ochamo rombo achiel ma ne nigi ich.

Ma en tich mar pidho gwen. To ber ma ayudo kuom pidho gweno en ni gweno chieth ne kama opiele cha, miya mbolea. Anyalo keto e puodho kama apidhe cham. Mar ariyo, gweno en chiemo, sama wendo moro olima apoya nono, to anyalo mako gweno achiel ma anegne wendo, to kata ka opogore gi mano, sama awinjo ka an gi mluma mar chamo gweno, ok abitiyo gi pesa mar nyiewo gweno. Abiro mana mako mara achiel cha to anego. Mar adek, gwenoni anyalo use, ka aseuse, to abiro yudo pesa ma akonyorago. Gweno toko tong', tong'ni kosetoke, to anyalo use, anyalo chame, anyalo weyo bende obutno, gwenoni butno ma chak miya gwen machielo. Koro tich mar gweno, tich mar pidho gweno nigi ohala.

Ma en tong'. To tong'gi nitie tieng' diriyo. Nitie ma rabuor to nitie ma rachar. Thothne ma rabuor gin ga tong' ma inyuolo gi gwend gredi , to tong' marachar ngénygi inyuolo gi gweno mar nyaluo. To an ahero tong gwend nyaluo, nikech gredi iyudo ka thothgi mondo miyo gidongi kata mondo miyo gibed gi ngima moro mar ruruok ma piyo cha, iyudo ka itiyonegi gi yiedhe mangény, ma gikone iyudo ka moko nyalo bedo kata e tong' ka. Kaeto, tong' mar nyaluo iyudo ka iye ratong' to iye maratong'ni nitiere gik ma omedo e del ma ting' mar gredi cha onge godo.

Gik ma kelo mor ma aneno kae, en mor ma miyo yudo gi nyathine. Sa ma miyo onyuol kata sama sama miyo nigi nyathi, iyudo ka nyithinde ka miye mor. Paro ne gik ma onego bed ni otim. Kendo seche moko, miye mijingó, onyalo kata gore gi gigo ma biro mondo omi okiny nyithinde, kata gigo mabiro mondo omi ohiny nyithinde. Koro mor biro e kind hera mantiere e kind miyo gi nyithinde. Nyithindo bende ka oneno ka gimarach timore ne min gi, gibiro temo ni gitimo gimoro ma nyalo miyo gima rach cha, we timore ne min gi. Kata ka en dhano to iyudo ka, nyathicha biro ywak ka po ni igo min gi. Gikone to ngáma go min gi cha, ka po ni en ngát ma nigi chuny, to biro weyo goyo min gi.

Gik man kod nengo kae nitiere kitungu ,nitiere alot mar kabich, nitiere alot mar sikuma , nitiere wa nyanya , nitiere olemo gik mopogore opogore . Koro gigi duto nikod nengo nikech mondo mi olosgi, nyaka pur puodho, nyaka tii gi kodhi kodhi ni inyiewo ,nyaka pidhgi jok ma pidho gi e puothe samoro bende ichulo kata inyalo timo gi kendi kikonyi gi ng'ato. Mondo mi ikagi migol gi e puodho miting' gi mikel gi e chiro kaminyalo uso gie gigi duto nyaka iti gi pesa . Ting'o gi mondo mi iter gi kar uso inyalo tiyo gi apiko kata gi mtoka magi duto dwaro pesa omiyo gimoramora man ka nikod nengo.

Gik ma kelo mor ma aneno kae, en kaka janyuol, bedo mager gi mwandune, machalo kaka nyithindo. Aeto iyudo ka janyuol bende rito nyithinde, kata rito kothe, ma one ni obedo maber, gimoro ok ohinyo, gimoro ok ochamo. Koro mor mani ka, en kaka anyuola dongo. Kaka ngáto dongo ma bed janyuol, ma gikone, orit gige, orit joge maber ma gimoro, one ni gimoro ok ohinyo gi e yo mayot.

Gimatimore kae en ni magi nyithi gwen to giyaye tong' omiyo, koro giywak ka gitemo manyo kama min gi ntie. Nikech sama gisewuok e tong' kama onego bed ni min gi umo gi ma mi ka miyo gi liet liet no miyo gi tegno kendo mi geng'o ne gi koyo. Bange' no ginyalo wuok kanyo ma min gi chak puonjo gi chiemo gi modho ka giyaro piny kata ka gichamo chiemo ma ng'amo pidho gi omiyo gi.

Weche man kod nengo kae en ni magi gin chiemb gwen. Gin chiemb gwen tieng' didek. Mokwongo miluongo ni layer mash en chiemb gwen mimiyo gwen matoko mondo mi olos nyodo gi tong' ma gitoko obed tong motegno mok tho barore. Bed ni ginyalo toko e kinde mowinjore mok ni gitoko kawuone aeto tong' machielo gitoko kendo bang ndalo ariyo kata adek. Mar ogunia mar ariyo oting'o yadh gwen nyithi gwen matindo makoka nie ekind ma mato gi kind madongo. Koro ma konyo gwen matindo gi e dongo giruyo miyo gidongo mapiyo kendo miyo gichako toko kata giloso ring'o ka gin gwen mag ring'o. Mar adek en mar gwen mok nyuol . Koro e chiemb gwen mok nyuol ni konyo gi mondo mi gilos ring'o mondo kata ki uso gi kata kinego gi to yudo ka gin gi ring'o maber.

Magi gin chiemo mimiyo dhok. Giyudore aluorawa kendo mokwongo miluongo ni calf early winner imiyo nyiroye ma dongo mo ochiegni chako ywago ruedhi . Koro imiyo gi mondo okas kasa kata oruu ndalo gi mondo gichak ywago ruedhi mondo gichak gin be gibed dhok nmadongo minyalo nyiedhi. Mar ariyo miuongo ni dairy meal imiyo dhok mosenyuol minyiedho koro mae konyo e medo chak mawuok kuom dhiang'. Mar adek iluongo de en be en dairy meal to koro en bende kosemiye dhiang' to miyo chak mar dhiang' cha bedo chak moro motegno ma ok en pii pii . En chak moro minyalo gol matim godo gik machielo kata gikoso godo yogat , ok itii kode e chai kende.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en kit chiemo ma gweno chamo , kit kaka chiemb gweno onego bedi mondo mi ochame e yoo mayot okonye e dende e yore mag nyuol kata e yore mag loso ring'o.

Ma chalo kama ipidhe rech. To gige tich madwarore gin pii, chiemb rech ,nyaka iyudre matindo tindo minyalo chako pidho, nyaka ibed gi kama olos maber ma inyalo pidhe rech. To ng'eyo manyaka ibed godo en ni rech oluoro lil oluoro lil ma kaponi pii odhi mobedo molil to rech nyaka tho. Kendo ng'eyo manyaka ibed godo kapok ichako tij ni en ni nyaka ing'e ni rech dwaro chiemo mane to onego bed ni ichiwe bang' ndalo maromo nade. Aeto bende nyaka ibed gi lony gi kaka inyalo reso weche kapo ni okethore , giminyalo timo mondo mi ires ngima rechno kapok otho.

E aluorawa tijni mar pidho apuoyo itimo ni igero negi ot. Ot moro matin majaber ma koth ok chwe ma pii ok chwere kaponi koth chwe kendo obed kamoro ma man gi kama ginyalo ninde maber mok ni gininde lowo kata ginindo e bao, ipedho negi gimoro. Aeto a aluorawa aneno ka kama oger negi ni gininde opogore gi kama gichiemo. To thothne chiemo mojamigi gin alode alode kata lum. Aeto nyaka ket negi pii modho bende to nyaka ibed ng'at moro ma ma ok ger ng'at moro ma ma timo ma ma chie man machiegni machalo osiepgi eka bende inyalo dak kodgi maber. To ka in mana ng'at ma gogi ng'at mager kodgi , iyudo ka thothne ginyalo kata ringo ginyalo tho. To kapo ni ok ing'eyo somo gimaber to bende tuoche nyalo negogi.

Gimatimore kae en ni ma puodho mar mchele koro japur temo mondo mi olos mchele kata mondo mi opudh gi oter gi kama chielo kama pii okopong' ahinya.

Ma en tich mar beto niang' kendo kosebet gi titing'o gi igologi e puothe kitero gi e mtoka manyalo ting'o gi katero gi kuonde minyalo usgi e . To ndalo mokwongo manatimo tijni nayudo ka en tich matek kendo naol ahinya ma gikone nokachaka dok e tijno.

Gimatimore kae en ni jopur odonje puodho gipuro puothgi .To samoro gineno ka yore mag pur kaka tiyo gi dhok kata tiyo gi tinga kawo ndalo mang'eny kata yudo gi tek, kata kawo omenda mang'eny moloyo ka giketo jii mang'eny e puodho mondo mi opur. Kaeto iyudo ka seche magitiyo ni to gigo mbaka sama gigo mbaka ni tich bedo mayot kendo gipuonjore bende e gik moko ma samoro ne gikia sama gigo mbaka ni.

Ber tiyo kod simb agwela gi jopuonjre e sikunde en ni saa simb agwela yot tiyo gi mbui kata gi internet .Koro sama gitiyo gi mbui ni yot mondo mio gitudre gi nyithindo ma nie skunde machielo ma kapo ni gin gi penjo moro kta gimoro ma chando gi monego bed ni ging'eyo e yore mag somo to bende ginyalo timo eyoo mapiyo. Kata manyo weche moko mag somo e mbui nyalo bedo negi mayot. Aeto bende sikunde matiyo kod simbe mag agwela yot mondo mi oor kata ogol gik moko e mbui mano mi miyo tich mar puonj bedo mayot kendo ma nyalo timore ma piyo.

Ma en tich mar puro nyanya to kaka anyalo puonjo ng'ato mondo otime en ni nyaka okwong opur lowo kamoro mayom miluongo ni seed bed. Aeto kosepure to ludo kodhi ma en godo cha. Ka kodhi cha chako tii tonyalo glo gi odhi opidh gi koro achiel achiel e puodho. Bang'e no ka gisechako bedo madongo to onyalo keto ne gi gik ma gigaore onyalo chungo negi kete moko ma gigawore ,bang'e no nyako bed ka ong'iyo gi kinde ka kinde kapo ni ntie kute mandwa monji gi to ong'iewo yedhe mag kute mondo kik kute tow ne nyanya. Aeto ber bende ka oketo ne gi gima gigawore nikech ka gin gimalo to nyanya go ok bii twoo to ka gin gi piny to yot mondo mi gitow. Machielo nyaka obed ni otiyo gi mbolea kapo ni puodho mok nigi ndhahu madwarore ,to ber komedo ne gi mbolea mondo mi ginyag e yoo moro maber nyaka obed ni ok en kama koth ok ng'enyie ahinya kata kama koth ok tinie ahinya.

Gima biro e pacha ka aneno gini en kaka kit pur puro cham mopogore opogore timore. Ma en oganda to mondo mi okome gimabiro e pacha en ni nyaka ibed gi puodho mipur mikom kodhi mar oganda midwaro . Aeto bang'e no nyaki doye, kisedoye ka inyalo tiyo gi mbolea kata inyalo weye to bok ochuno ni nyaki kome kende inyalo kike ei bando. To bang'e no ibiro rito dweche adek to iyudo ka oseikore idhi ipone kisepone timoye to. Jok moko bende nyalo rito ma otwo e puodho koka ipudhe tidhi idine, kosedine timoye aeto koro imoye inyalo kane kata inyalo use kap.

Gima timore kae en ni japur osepono avocado, ma koro otemo ni mondo omi okwan gi. Kendo opogogi, mabeyo, gi maricho. Aeto koro bangéno obiro nenoni, ouso gi ka ginumu, kata okwogogi koka ouso gi. Kata obiro neno gima otimo kodgi, manyalo miyo obed gi ngima moro maber kaka japur.

Ma en karat ,to kakitiyo kode en ni iyiedhe ,koseyiedhe ting'ade matindo tindo tinyako tedo kode mchele, inyalo kiko kode rabuond waru, inyalo amua bende ni irege gi masin miluongo ni blender mikike gi gik mopogore opogore machalo kaka cucumber ma ilos kode yath. To ober gi del nikech okonyo e jiwo fuoni mag wang' kendo omiyo nga'to nyalo neno maler kendo e yoo makare.

Tijni nikod nengo e aluora nikech sama ogo yath e puothe ,onego kute manyalo miyo, manyalo nego cham kata manyalo miyo cham ok chiegi eyo makare .Aeto bende ntiere yedhe moko mag mbolea ma kaponi ogoye puodho to medo ndhadhu mar lwo mamiyo cham nyalo nyak e yoo maber. Koro tijni nikod nengo e aluora nikech okonyo cham mae puothe mondo mi obed gi ngima maber mamiyo jakeyo yudo keyo maber ka ndalo mar keyo oromo.

Ber ma inyalo yudo kuom timo tijni en ni mokwongo irito aluora nikech sama ipidho yiende kata sama ipidho olembe gikonyo e rito aluora . Mar ariyo, tijni samitime to sama ibiro uso gi to ibiro yudo omenda , to samise yudo omenda ni omenda ni biro konyi e ngimani e yore mopogore opogore. Aeto tijni bende ober nikech sama isepidho isepidho kothe gi kata ka po ni en mar olemo moro to obiro nyak ndalo moko ma icham olemo ma ichaki kaw kodhi ichaki pidh kama chielo .Omiyo tijni en tich maber kendo okonyowa e bedo gi aluora maber kendo majaber.

Gima timore kae en ni ochok lowo kuonde ma opogore opogore, oter ka jok mo, ma nigi lony mag weche mag pur. Kendo koro ipimo chal mar lowo. Ipimo kit acid ma nie iye, gi ndhadhu manie ie. Aeto bangéno, biro konyo japur e ngéyo cham, kata koth cham, kata kit cham manyalo timo maber ahinya e lowo ma en go no. Ma miyo japur ok yud lal, e kuom gik moko ma opuro. Nikech ka po ni inyalo pidho kodhi ma dwarore e puotheno to mano nyiso ni obiro yudo keyo maber, kendo gikone, obiro yudo omenda maber, manyalo konye e medore e yo mar pur kata e yorene mag kinde ka kinde.

Technology ma aparo ni onego bed e lwet japuonjre ka japuonjre en technology mar google nikech technology mar google nyalo konyo gi e bedo ging'eyo e gik ma gikia nikech e google kacha, inyalo penjo penjo moramora to iyudo duoko kendo ilero ni gimoro maber ma eyo moro ma inyalo winjo. Aeto bende inyalo timo nonro onyalo konyo japuonjre e timo nonro ma giko ne japuonjre ni biro bedo gi lony ewi wach moro mane chande.

Ka jang'iewo moro nigi ng'ur e system man piny ma ne ok ogen mae oketho omenda manoketo e bengi kowuok e ong'we yamo mar mpesa, to abiro temo jiwe ni kapok otimo kapok ochiwo okay mar pesa moramora mawuok e mpa mpesa ne kadhi kama chielo onego bed ni ongiyo nembni go maber ma ok bimiyo gikone dhi kama rach . Kae to abiro temo ng'ise no ogoch ne jo-safarikom jo jogo ma deal gi mpesa mondo omi one kaka nyalo konye e yor omenda ne molal no .

Ma en tich mar keyo pii e puothe to e aluorawa dhano mang'eny ywayo pii koa e aora kata seche moko jok moko nigi pii mokuny. To gitiyo gi pipe gi stima kata jok moko jok ma pok oyudo stima to tiyo gi generator to giywayo pii ka dhie tangi aeto gitiyo gi paibe motuchi ituchi ka gikuoyo godo pii e puothe .To wach mar kuoyo pii e puothe ni osekonyo e yore mang'eny nikech kata ndalo oro iyudo ka inyalo yudo chiemo ma ichamo . Thothne gihero pidho alot , koro alot nitire kinde duto ma ng'ato ok chandre ne gima onyalo chamo.

Ma en tich mar pur. Japur ni opuro niang' . To tich tij pur ahero nilkech pur miyo ng'ato yudo chiemo, kendo sama cham ochiek iyudo ka inyalo uso moko miyud omenda minyalo dongori godo kata minyalo chulo ne godo nyithindo e e sikul, minyalo nyiewo godo lepi aeto moko bende inyalo dong' ka ichamo. Omiyo tich mar pur ahero ahinya nikech okonyo jii e ngima.

Gima timore kae, en ni japur oloso kamoro maber ma oole pi, odwa chako pidho e rech. Koro, orito samoro mondo ka po ni oseyudo nyithi rech ma onyalo pidho, ma oseyudo chiemb rech, to koro oketgi e ie kanyo, gichak dongo, gichak nyuolore. Mondo obed ni onyalo uso rech kata kok odhi e nam.

Simb ong'we yamo atiyo godo e loko ngéyo mar jopuonjore, nikech seche moko gima gingéyo no, opogore gi kaka itime gi kata gi kaka onego obedi. Koro, ka po ni amanyo e mbui kucho cho, yore mopogore opogore mag gima gingéyo no, ma achak atangó negi kata e video, to biro, gibiro ngéyo gima onego bed ni timore, kata gibiro bedo gi ngéyo mathoth, kata gi ngéyo matut, ma gikone pachgi, kata ngéyogi nyalo lokore, ma gingéni ok onego bed ni en kaka gingéye cha, to en kaka inyiso gi ni.

Gik ma jopuonjore onego otim mondo gisom maber, mokwongo nyaka giwe aola mag nyithindo, ma gi olore go, ma gikone, guyido ni gidonje kongó, gidonje njaga. Mabiro roko wi gi ma giwe sikul. Mar ariyo, nyaka giwe weche mag timo hera ka gin e sikul. Nikech sama ngáto osebedo gi jahera, to pache mangény obiro mana paro kaka onego bed ni omoro jaherane cha. Ok obi chiwo thuolo ne mangény, ok obi chiwo thuolo ne mangény e weche mag somo. Bangé no to, ibiro yudo ka ok otim maber e somo kata e penj. Mar adek, gik mag mag lony ma nyasani, kaka simu, kaka tv, iyudo ka nyithindo ma sani kao thuologi mangény, jopuonjore ma sani, kao thuolo gi mangény e ngéyo tv. To ka gise yao TV ni to chenro ma gineno, thothne gin mana mag dhao, kata moko mag johera moko, ma be ok med ne gi ngéyo moramora mar somo.

Ka an gi midhiero kod simba mar agwela ni ok omak yamo maber to anyalo rakra kod midhiero ni ma ka mana ka atere ka jalos simu mayawe, manyisa taabu ma en godo kata kapo ni wei moko ochot e iye, kata kapo ni gimoro notimre, kata ka buru nodonje iye to obiro kona to oneno kakolosona godo . To kapo ni ok nyalre kamano ,to anyalo duoke kama nang'iewe kata kapo ni gin moko mag kampuni to abiro duoke to gine kaka ginyalo loso na ng'ikruok ma en godo no.

Gima omiyo ahero puonjo godiechieng' en ni, sa ma okinyi, iyudo ka seche moko, ngáto ne ochiewo marach, ochiewo samoro ka ok oyudo gimoro ma obilo, samoro ochune gi chungo malo, koae pien. To godiechieng' iyudo ka seche moko ngáto osetugo, nyathi osetugo, kata gik moko mangény mane chando ngáto cha iyudo ka thothne osetieko gi. Koro puonjo godiechieng' nyalo miyo obed ngát moro ma nyalo winjo, nikech gik moko mane chande gokinyi ka osetiekore godo.

Janyuol ka odhi e sikul mondo openji kaka nyathigi dongo e wi gik moko duto mag somo, to onego o kwong odhi ma odonj e office, ma omos japuonj ma jatelo, ma head master. Kosemose to odhi openjo japuonj man gi nyathine kata mangíyo weche mag nyathine, to bangé no ibiro luong ne yathineno. Bang' mano to obiro penjo japuonj ni, kaka nyathine timo e weche mag somo, to ibiro lere. To bangé no obiro penjo, gima omiyo, ka po ni nitiere kama nyathine ok dhi maber, obiro penjo gima omiyo nyathine ok dhi maber. To gibiro temo wuoye achiel, ariyo, adek moko ma nyalo bedo ni nyalo miyo nyathino ok dhi maber. Bangé no, to gibiro neno, gibiro ngíyo ane gima ginyalo timo mondo gikony godo nyathino. Kata ka en loso ne sa mar somo bangé, kata ka en nyiewo ne buge, kata ka en jiwe e yo mar wach mondo omi otim maber.

Gik mane wasomo masani konyowa e ngima gin kaka weche mag pur. Kaka wanyalo puro puothe, ma wakom cham, ma warit cham ma bed madongo, ma gikone wakee. Mar ariyo en kaka wanyalo pidho gwen, ma wabed ni gwen go nyalo bedo gimoro kata ma, ma konyowa e ngima. Gima chielo mane wasomo, ma sani konyowa engima en dendwa. Gik ma wanyalo chamo, mondo omiyo wabed gi ngima maber. Kit kaka tudruok mopogore mar, tudruok mar fuondi mopogore e dendwa tiyo. Kendo mae konyowa e ngéyo gik ma wanyalo timo seche ma chandruok moro omakowa. Kaka seche moko ka po ni thuol oka tiendi ne opunjwa ni inyalo kawo otamba moro to itweyo godo modo kik sum cha landre e dendi.

Yoo machon mar somo e dala pod nyalo timo maber e kinde gi nikech, kapo ni joma chon ka jowuoi nipuonjo gi chwo, nyiri nipuonjo gi mine. Mine ne tero nyithndo manyiri e jikon puonjo gi yore mag tedo ,puonjo gi luoko, puonjo gi kaka ginyalo rito ot maler, puonjo gi moto. Kaeto joma chwo ne puonjo chwo kaka ginyalo loso chiemo kagi kalo kuom nego lee, kaka ginyalo kwayo. Mago koriwgi somo ma nyasani to miyo ngato dongo e yoo maber kong'eyo gik monego bed notimo kendo kong'eyo kaka onego bed notimo gigo mondo ngima odhi mbele e yoo maber ma ywarruok moro ok obede ot.

Somo mar eight four four iyudo ka nyathi ne somo kendo ne oyudo tiegruok ewi gik mopogore ma onyalo timo mondo mi obi obed ng'ato kaka japuonj, obed ng'ato kaka daktari, obed ng'ato kaka jariemb ndege. To iyudo ka poni kaponi noki timo maber e penj to in nikwani kaka ng'atno ma ok nyal mok nya timo gimoro e ngima mok nyal bedo gi ngima moro maber to e CBC ka , nyithindo duto rom ibed ni iriek ibed ni ifuwo nikech nitie kapo ni ok inya timo maber ekwano to inya timo maber eweche mag tuke. Mano nyiso ni omiyo thuolo mar timo gimi hero cha kendo kapo ni iyu iyudo jipo maber e gimihero cha to yot mondo mi itime mabende obed gimoro minyalo yuto godo e ngimani, mokochuno ni nyaka iywari mana gi gima pek moki nyal ma gikone tikawi kaka ng'ama ofuwo e kind oganda.